Kore enedukuya na ke, kenyoriju irmariko esidai. Ore sinche irnyanya na inakata enkaitubuluai esidai, na ke eeku naa keeta oranki sidai amu kenyori esidai, na kidol ajo kake meeta naa enkinyi moyian nagira aimu tiatua ninche. Na nejia nake sininche etiu irmariko. Neku itobirakinote esidai amu kenyori esidai, nelio shape enye ajo kegira aitobirunye esidai.

Kore ene dukuya kore egira naa nena tokitin aabulu esidai naa keeta naa oshi duo orangi sidai naa kore naa piinter adol ajo keeta keeta nkunyik kukun o moyiaritin entim, naake interu naa aing'oru olchani olchani litumoki naa atoosho pee etumoki nena tokitin aitobirari esidai aatubulu.

Ore ng'uesin etii osero esidai, naa kera posho esidai. Neeku metumoki emoyian aibung'a esidai, na enetum emoyian onkukunini aibung'a, na ketumoki ai persevere esidai na ketumoki aima esidai. Na ina naa peeku naa midim aisumbuai naleng'.

Kore te reteni orkeek lotibiko oleng' naa nje naa layau emoyian o nkaitubula. Neeku kore naa irkeek lotiu neija naake pee itauni naa pee mitoki naa apon emoyian aiambukiza naa irkulie keek.

Kore enkurokinoto onkaik naake kemeinyal naa, meinyal mimea enaa vile nainyal ene kemikali, amu ore enekemikali neenipik naaketii naa loorr neinyal mpolea olchamba nemeitoki naa aitobirr olchamba naa neija.

Kore irkeek torok tolchamba naake torok naake neija amu keti irkuliek oisababisha naa mimea metoyio, netii naa irkulie loinyal mbolea olchamba, ninyal irkulie naa enkulukoni olchamba, nebebeku enkulukoni neeku menyor naa olchamba ina kulukoni neeku eniun, enitumoki naa ailimo emukunda neeku mitau naa vile ning'ila oshi oltung'ani aitarajia.

ore eniko ilairemok lolchamba teneyieu neyiolou ajo ketayiewua olchamba embolea naa kiteru naa emimea aku keeta afia oleng', teniteru naa atiu nejia neeku idolta ena daa ino natii emukunda ajo ijo emokire eeta afia, naakimanisha naa ajo keyieu naa olchamba nepiki embolea.

ore emukunta naa eniyieu nepiru enkulupuoni naa enikash enkirimoto naitobir tenirem oltungani too nkaik amu kenakata naa itumoki oltungani aitobiraki esidai kuliko tenitumia naa enkae mbinu yeyote ooriek torok naa lemitobir olchamba

Ore empolea teni ntumia na ke ketumoki aitopiro olchamba naa kitopir naa amu epon nutrients alang naa enintumia kuldo kemikali . amu re kemikali kelotu aitebebek enkulukuoni naa emukunda, neeku nenau enkuluoni neaku menyor naa.

Tiniyou niyiolou empolea kempolea nabaa ipik naa irpaek tolchamba, naake ing'as naa aing'uraa kamaa kulo paek egiraabulu kaja egiraikununye keeta afya sidai, teneeta afya sidai nemipik naa empolea sapuk kake nidol naajo kemeesidai afya nipon naake sine empolea apik anaa vile naake nikununo naake hali orpaek linono.

Kore embolea olchala nee sidai oleng' naa piilepunye enterit olchamba naake ilepunye embiron amu meshulare naa ina polea onyoo ke pure ina polea menyanyuke naa enee embolea e kemikali.

Kore te murua naing'ua naake kore olan naleng' loikuni naa ke irpaek naa tenebo mpoosho, na nje naa etumi oleng'.